Ting' mantie osiptal aluora wa en kaka - achiel: koso bedo gi yedhe maromo nyalo ng'iko chenro mar chenjo. Ariyo: bedo ni nitiere jothieth matin, miro chenro mar chenjo dhi mos. Adek: omenda mar yath ok rom, miyo kelo yethe maromo bedo matek. Ang'wen: ji ng'eny kendo irito kuom thuolo malach. Miyo ji chunygi ng'ikore mar biro e chanjo. Abich" koso rito andika miyo jomoko koso yudo chanjo moko. Nengo mar chanjo ni malo nikech chiwo mar omenda mar yath nitiere e piny. Lokruok madwarore en kaka medo jothieth e osiptal. Medo omenda mar yethe mondo okel maromo. Kelo gige kano yethe ma nyangafu ma miyo ok gikethre.

Pichani oting'o jokma tiyo migao mar chulo osuru. Chulo osuru e migao ni okyot ahinya ka ikia kaka itime. Ma osemiyo jomang'eny maonge ng'eyo koso chulo osuru kaka onego tim. E higa mokalo, nomed osuru e piny Kenya kendo ji nokwedo wachno. Ma nokelo tulo kendo jokmoko nolalo ngimagi. Kata kamano, pod piny owacho mar Kenya nodhi nyime gi meto. Omiyo sani ji chulo osuru mang'eny ahinya. Omiyo an aneno mana thiro oganda ka dhi nyime.

Ber mar ritruok eyor thieth e aluorana en kaka, achiel omiyo geng'o tuoche bedo mayot kendo chango ok tek. Ariyo, ogeng'o lando tuoche e aluora ma ng'ato odakie. Adek, ogeng'o tuoche mathiro ngima dhano, omiyo ng'ato nyalo dak aming'a. Ang'wen ogero del mar dhano, omiyo ng'ato nyalo dak ngima maber. Abich, ng'eyo niji oritore eyor thieth miyo paro maricho koso bedo.

Ng'ato nyalo dak e ngima mowinjore e yore machalo kama. Achiel, ochamo chiemo mowinjore, mae oting'o alode, olembe, kothe kod chiemo magero del. Ariyo, ng'ato nyalo timo orako mondo pache kod dende obed makare. Adek, nindo seche abiriyo nyaka aboro miyo del yudo thuolo mar gerore. Ang'wen, modho pi mondo del oyud thuolo mar golo gik maricho kendo tiyo makare. Abich, dak e alwora maler mondo othir tuoche manyalo mako ng'ato. Auchiel, limo osiptal kinde ka kinde mondo one ni del ni makare maonge tuo moro amora. Abiriyo, weyo timbe maricho machalo kaka, madho kong'o kata madho ndawa. Aboro, keto paro obed gi kwe e yor lemo, bedo kuma okwe kod goyo erokamano kinde ka kinde.

Yore mabeyo moloyo gin kaka. Achiel, medo kuonde mapi maler kendo mothiedhi yudore. Ariyo, tego kuonde chiwo thieth mondo ji othiedhi e seche mowinjore kendo oyud chanjo sama owinjore kendo ginyuol e alwora makare. Adek, manyo yore minyalo geng'go dhier kod chiemo matin mondo giyud chiemo moromo. Ang'wen, manyo yore manyalo miyo chulo thieth, osiptende bedo mayot kendo ji nyalo yudo thieth e yo mong'ith. Mar abich, puonjo dak mowinjore kaka duoko rathir mar yamo kod pi maler. Gero kuonde dak maber kod manyo yore ma kembe ok kethgo yamo mawayueyo. Auchiel, ng'iyo ni omenda mochiwne yor thieth ochopo osiptende makare. Abiriyo, puonjo oganda kaka ginyalo bedo gi yiero e gik matimore e ngimagi kod kaka ginyalo kawo ngimagi e lwetgi mondo giriti.

Gwenge manie tung' piny, sani piny owacho osetemo matek, mar keto teko mag stima kod mbui. Kendo sani nyithindo moko, osechako tiyo gi ong'we yamo e somo. Kembe mamoko mag giwegi, bende temo matek e wachni, mondo nyithindo manie bombe oromre gi nyithindo masomo e gwenge.